Ore te kuna, te kibelekenyata enchan ashu lameitin adolu eishoi oo ndaiki naijo irpaek tena Murray ang naa inyalaari, etu naa itobirr ena siai enkibelekenyata amu ore naa opa iyiok naa kiyiolo opa iyiok ajo ore tenkata naje naa kelotu asha, ijo December akeyiloi ajo kelo asha neeku keunishoi opa. Ore naa oshi taata netaa keya niunisho never irpaek linonok amu metum mesha naa inakata. Etaa keya nesha enkata nimeyioloi ajo kesha. Neeku einyala oleng amu mekure egira irpaek aisho enetoki olee keya neisho ake irpaek duo, miiput ninye irpaek olchamba musima irkunuyiani tomon. Neeku hasara sapuk ena ninyala irkulie amu keya netoyu ninyala, neroku, neeku inyala oleng . Kake kiomonito enkai ajo kesidanu ake imbaak neshukunye InfoPath atitin metaa kelo naai oltung'ani iyiolou ajo enakata esha niunisho. Kake neija naa eikununo. Neeku inyalari, eitu eitobirr iyiok ena siai enkibelekenya oonkat naa amu kegol doi. Ore iyiok irmaasai naa mekiyiolo naa opa iyiok, ore naa opa kiyiolo nkatitin naasha neeku inakata kiunisho amu etu kisuma enkumoi neeku nija naa eikununo, neeku taa aiko lelo

Ee ore dupoto eramatare nadumgokini nkishu laleta na enetipat oleng ee amu ore tanakata nkwapi aang na legol iyok esiai amu keetae eramatare sapuk tonkangitie naa ketii nchidai amu elelek eeta ele idol ajo keyau shida amu amaa tanakata iyie teniata nkishu kumok namaata nanu idol ajo mekinyanyuko entawuo ore endungoto onkishu laleta naaitum oltungani enipik onkishu inonok peyieitu naayie kinyal itu ki affect neaku kasidai oleng enedungokini nkishu laleta nenya oltungani entoki naipirakino pemitoki anya enorkulie amu ketoronok eneaku kekumok nkishu inonok namaata nanu neaku iyie ogira ai benefit tolchambai lang neaku kanyor nanu oleng basi negira asha olameyu aiting ituee nkishu na kesidai oleng amu mitoki nkishu aituny enkop pooki neaku taa

Isuum oltung'ani metayiolo ena siai naa kelelek taa oleng' adoolta nyee kwansa oltung'ani itii atua olchamba lenye ama kajo sii olenye ormukulima oree ele shampa naa ketii irpayek netii inkwashen netii ekitia are naaim karikari kelio ajo keim oshii enkare oree aiko nejia oree taata tenkop ooo rmaasai arashi te Kenya msima naa oree toi kuna daikin naamiri too ildukayii sapukin naa ilchapai doi eing'waa amu kanyuo naa etaunyieki irayek neitayini nkano netatuni taataa tenijo taa aing'orr naa kelelek enko peisum oltungani ena siai amu ingas dii ajeki oltung'ani shomo darasa netum enkiti ng'eno niim olkeju auluo tiakii mbelu ilo keju metaw orkeju linon ooo nemenyor naa oleng' amu kedung' naa enkare orkeju kaje emee sidai naa amu netaa kitii naa naji kesidanu naa amu meitokini aata inchidai kumok oleng' amaa tenitum naaji endaa ninya nimir toi irkulie tung'anak leitu eunishoo ninche naq kesidan aasi nitum empeku nitum empeku idolta taa ajo kesidai kelelek esiai enkisuma amu isum ake oltung'ani niliki niutaa aitobiraki niliki ajoki inji toi eikuni tenebukokini enkare inji eikuni tene turi asii neleleku niturr neuni endaa nepuku endaa esidai aitobiraki

Ee kaidim atolimu ajo kanyioo nagira aendelea tene, ore tenewueji kadolta entito naata enkila pus, enkiti jamber taata, ore enatito, naijo kitau emalimui taata nagira aisum keeta iltung'anak oisumita. Na sidai oleng tenkop ormaasai na kasidai tenikinteng'enisho, sidai amu kegira irmaasai anyorraa nkera enye misuma, neutaa tonkoitoii. Ore enatito naa kajo, kuna tokiting ake kuna oitoi taata eramatare egira aliki olosho lenye lormasai arahi, olosho akeyie yoyote ogira aliki. Neeku ore enatito naa ajo toi enasiai olukunkuni egira autaki iltung'anak. Ajoki keeta ropiyiani, neliki faidani naata, nkasarani naidim aita, inkoitoi naidimi nai atanya peyie eh eku naa nkukui nonok arashu lukunkuni serian, nitum toi faida tiatua ninche amu midimayu ore ewoi netii asara nemelotoyu. Na sidai tenisumi taata iltung'anak, neotakini nkoitoi sidain, naidimayu petumie faida enama nkasarani ake. Neeku ore enakerai naa amu entito, kuna toyie ake nagira abulu, naa kegira aisumisho taata enatito. Neutatisho toi, kajoki ntoyie ang enkop ang ormaasai, matiu enaa ninye, emaisumisho nikipuo autaa olosho lang amu, iyiok taake olosho obo neeku matonyok.